Puodho malach, mani kod lop lwala, kendo nyithi yiende matindo tindo oketie kendo oketgi kanyakla e rumbi. Kind rumbi ka rumbi mag nyithi yiende nitiere thuolo, kendo buya matindo tindo nenore e kind nyithi yiende. Otas marateng' miditiyogodo e geng'o pi mondo kik lwar oti godo e geto nyithi yiende.

Bengi, kar kano pesa. Jouso keto pesa e bengi. Jonyiewo bende golo pesa e bengi mondo ginyiep godo. Jogo ma opogore opogore siko ka donjo e bengi mondo omi giyud pesa kata giket pesa gi mondo omi okan negi e bengi kuro. Jogo ma owuok e pinje ma moko bende donjo e bengi, mondo omi pesa gi owil negi. Kendo mondo omi, giyud kaka ginyalo bedo e pinje ma gintierego ka gitiyo gi pesa ma gigolo e bengi nogo.

Yo manyasani ma itiyogodo e oro omwuom kata omenda kowuok kuom ng'ato achiel ka dhi kuom ng'ama chielo. Nying ng'at ma pesa dhi ne wuok, kendo ka ng'ano oyudo, to ng'ama ooro pesa bende nyinge wuok ni en ng'awa ma ooro ne pesa. Konyo e chulo jogo ma timo tije ma opogore opogore, kendo bende tiyo godo e goyo ne ng'ato erokamano, ka po ni otimo ni gimoro to idwaro manyo yo ma ichule godo to pesa ni mana e simbi, kata e ong'we yamo.

Oboke manyiso gikma ng'ato onyiewo duto. Nengo mar gimoro amora ma onyiewo, kuma onyiewe gi chieng' mane onyiewe, pesa duto ma ochulo bende neno. Mano nyiso ni gigo duto ma onyiewo gin mage. Nying janyiewo bende igolo e oboke kaka ranyisi ni ati en e wuon gigo duto ma onyiewo.